Nyama ya gũcinwo, nĩ irio ciendetwo mũno bũrũri-inĩ witũ. Ũũ nĩgwo irio ici iharagĩrĩrio. Wa mbere, ũrabatara nyama ta kiro ĩmwe kana igĩrĩ, cumbĩ, biribiri njirũ, gĩtũngũrũ gĩa saumu, ndimũ na maguta manini ma kũruga. Oho, nĩ ũrabatara riko rĩa gũcina nyama rĩa makara kana rĩa thitima, kahiũ kogĩ na kaihũri ga kũnyita nyama. Wa kerĩ, nĩ gũtinangia nyama yaku icunjĩ ngũrani, imwe ciĩna mahĩndĩ na ingĩ citarĩ. Ũcoke woe mũtukanio wa cumbĩ, ndimũ, biribiri njirũ na ũhake nyama yaku, ũndu ũrĩa ũtũmaga nyama ĩgĩe na cama makĩrĩa ĩngĩigwo mathaa maiganoũna mbere ya gũcinwo. Wa gatatũ, nĩ gwakia mwaki riko-inĩ rĩaku nginya makara matunĩhe biũ. Okorwo riko nĩ rĩa thitima, mwaki ũtanyihĩire magana merĩ nĩgwo ũcinaga nyama wega. Wa kana, nĩ gũcina nyama yaku kahora ũkĩmĩgarũraga mwena na mwena, nĩgetha ndĩgacure. Wagĩrĩirwo gũcina nyama yaku kwa ihinda rĩa ndagĩka mĩrongo ĩna na ĩtano nginya ithaa rĩmwe. Nyama ya gũcinwo nĩ ĩrĩyagwo kaingĩ na kachumbari, ngima.

Mahũa nĩ mahũthĩkaga na njĩra ngũrani bũrũri-inĩ wĩtũ. Wa mbere, mahũa nĩ mahũthĩragwo ũhiki-inĩ nĩgwo gũthakaria igongona rĩu. Mũhiki, ngari na arũgamĩrĩri nĩ magemagio na mahũa nĩgwo kwonania wendo na gĩkeno. Wa kerĩ, mahũa nĩ mahũthĩragwo mathiko-inĩ, kwonania tha, gĩtĩo, thayũ o hamwe na kĩririkano. Wa gatatũ, rĩrĩa arutwo marĩkia mathomo mao ma college kana university, nĩ mahumbagwo mahũa ngingo nĩ andũ ao ĩrĩ njĩra ya kwonania ũhotani, wendo na gũkenerera ũhotani ũcio. Wa kana, mahũa nĩ mahũthĩragwo mambũra-inĩ ma gũkũngũĩra gũciarwo kwa mũndũ, kwonania wendo na gĩkeno. Oho andũ magĩcerera arũaru thibitarĩ nĩ makuaga mahũa nĩgetha kũmahe mwĩhoko, kũmomĩrĩria na gũkenia ngoro ciao mahote kũhona naihenya. Ona mambũra-inĩ ma kanitha na makambuni-inĩ, mahũa nĩ mahũthagĩrwo harĩ kũgemia igongona kana kũhe ageni a gĩtĩyo.

Tero Buru, nĩ igongona rĩa mathiko rĩrĩa rĩrĩ ngumo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwa Jaruo. Igongona rĩrĩ rĩkagwo rĩrĩa njamba kana atongoria a rũrĩrĩ rwa Jaruo makua. Rĩrĩa igongona rĩrĩ rĩrekwo, ndegwa ĩmwe nĩ cagũragwo na ĩkagemio na mahuti na mũhu. Nĩ ĩcokaga ĩgateng'erio gĩcagi-inĩ kũrĩa mũtongoria ũcio aumĩte kana mũciĩ gwake. Andũ a itũra nĩ mamiumaga thutha makĩinaga kũhũra ndarama na kũhuha coro. Thutha wa gũteng'eria ndegwa ĩyo, nĩ mamĩthĩnjaga na makamĩrĩa. Tero Buru, nĩ igongona rĩtabanagio mũthenya wa mũico wa macakaya mũkui atanathikwo. Bata wa igongiona rĩrĩ, nĩ kuonania gĩtĩo kũrĩ mũkui, kũmumagaria kwa mũico, gũkũngũĩra mũtũrĩre na ngumo yake njega, o hamwe na gũtheria mũciĩ wake kumana na gĩkuũ.